Pichaini kogobor bandek. Bandechu ko bo komonut en kokwenyun amun kimine, yon kagimin agoruryo kiboishen keba tinga. Nebo oeng' kora ko bandek kotoreti kebutchi ingokaik. Nebo somok kora ko bandechu ngemin en chang kimuche icheget keib koba tinga, keib koba ndonyo ak kibakealda ak isich chepkondok che boisien en sobet.

En komoswek che chang chebo ng'endek achame chelegenen. Amun siachame chelegenen ko amun roisi en beit en ndonyo. Nebo oeng' kora ko chelegenen ngemin kosib korurtos ak sibkebut, mo tekeni kasarta ne loo. Nebo somok koraen chelegenen asiachame ko moibu mianwogik alak tugul in kyam kororonitu en borto.

Bo komonut boisietab ripsetab donkeys, amun toreti keiben beek ii, toreti kora keiben bandek ak kotoreti kora yon kiiben mosiget. Icheget kora kotoreti yon imoche imin bandek, kotoreti kochobun kotemun mbar.

En pichait ko muchelek ak bendo ak piasinik chopetab muchelek iman koroisi amun indoi beek torkochumukoso akirongyi muchelek akikany kobek beek, bendo kora ichemshani tor kakoru inde nyanyik akitunguik ak mwaita, avocado itilotil nekokorur akiste balaliandenyin.

Boisietab minetab mananas kobo komonut en kokwet amun ne taa: imuche iam agotoret bortang'ung kosto mianwogik tugul en borto. Nebo oeng' kora imuche imin che chang ak ialde icheget en ndonyo sinyoru chepkondok che muche iboishen.

Tuguk chemile biik che ogere en pichaini, ko avocado chegakirat en selele. Avocado ichu amun kagirat en selele ko koetyi maat, ye kagoetyi maat ko nundos ago yon kagonunyo komogimuche ichek kyam.

Njiryondoni en bortab biik kotoreti kotech borto. Njiryondoni kora, komuche kora kotoret kotech borto asi komuch komonyor borto mianwogik che terter. Kora, njiryondoni komuch kogochi borto kimnatet neo.

Boishetab butetab bandek koimuch kenyor challenges che chang ne tai: ko tile biik mobek kerengaik yon kibute, nebo oeng ko tile biik kora eunek, nebo somok ke ng'ete amun kasit neo nekingete, ibe kasarta neo, ak koraa kot ko mogirib kee koimuch itwalldaen bandek che mebut.

Boishetab ribetab bandek en kokwenyun ii, kotam kebute biik kibagenge che chang kokwet sikebut en kasarta ne kiten. Nebo oeng kora, ko ye kogebut kiyum koba keberut agenge ak kityo kemuch kelaa anan loki terekta asi kolaa inendet agoi gaa.

En pichaini koboru bendo ne kakiyeny inendet ak kosto magatet murenik oeng'u chekobor che tinye rotonok icheget ii koganam bendo.

Boishetab ribetab eiik en kokwet kekere koba lekeem eleloo elemomiten ichek imbar sikomuch konyor suswek ak keket kobaa ainet sikomuch icheket konyor beek ak kora kekete kobaa tip ak kebit sikostoeng'e mionwokik.

Yan katesak beek chekebiru kindo bibushek che chang agityo kekonnecten ichek koba mbaronok, koba tangishek si komuch koba beek en kasarta ne giteno.

En pichaitab ko koibor nego che ogetos en ng'weny nebo tulonok oeng, che kobor en ketik che mengech. Icheket nego, komiten ichegen kogachang'a miten che biriren ago miten icheck che lelach che ogetos en ng'weny nebo asista.

Laetab beek ii kotinye, achame anee amun: roisi, oh tor komoibe ngubut neo, ago chokinogse motekeni kasarta neo. Laetab beek kora koimuche iibu konyil che chang amun iigu roisi ak ichooki. Laetab beek kora ko iimebik sometimes saait age amun imuch ilong'u ole tulwet ii koimin anan koborun metit. Laetab beek kora angot ko meger komye teret komuche beek kotumchin gee batai.

Tuguk che kamilan en pichaini, ko tuga che ogetos en ele momiten suswek. Ame icheget ng'ung'unyek. Kora koganyokwo buiywet neo ele bune tuga. Ko koseretyo tuga amun moome icheget ele momiten suswek.

Kit ne konyo metinyun kan oger eeiy, koganai ole eeiy ko luche biik. Sikai amwa ale eiy koluche biik koamun koginde inendet katet en serut si kong'eet ii koter biik amuluch biik ak koraa tenyi kogatook kele sagitat inendet. Monyoru amitwogik che amotin en bortanyin.

Ndoger boisioni obwote bandek che chang che kogibir. Bandechu kokagima en asista en emait neo kele si kosoiyo komye asikityo kegonor. Bandechu konyolu kiserser sait age tugul konai kole koyomyo olon tugul asi ngindo guniet ko kogoyomyo komye komonundos.

En kokwenyun ii, ko bandek che kogoyomyo kotam kegure gee kibagenge agityo keba tugul en kalyet ak kibokebut bandek tugul tor kobek en imbar. Yon kogobek en imbar ii, koloo chepyosok agoi chogo anan kiyum oginde terekta ak koib inendet terekta agoi chogo.

Boishetab ripsetab ingogai komuche iney konyor challenges che chang. Ago kora kotoretishe, kotoreti komuch kolog imaanik, ye kagolok imainik ii, either keboishen imaainik koig amitwogik ii anan kibakealdakenyor rabishek. Nebo oeng ii komuch kebai che chang asikityo yon kogoiyoso kochang'a arek kyalda arek ok isich rabinik. Nebo somok kora komuch yon kagochan'ga keyeny ak kelada ko bendo anan iam ko ngwek.

Eletot kewalda boishetab ribetab nekoo komuch ichek kecheng arek chekokisich arek ibakialda ak kial alak en indonyo anan keng'et chemurenik ak bakinde kokwet kowalak.

Atindoooniii amun achame ngororek amun ngororek kekwerie Kwa osnet pa kwaget kii nimachameee ngororee chuuu ko Ameer tugun chepo piik kemeeee minutik chemitei mbaret ap Chito ako Eng ndonyo KO oooo beeeit nyiin nea

Oletos kechoptaaaa panyeeee chuuu kechopeee ketit chemengecheeen akichokteee yanitet ilal maaat asigopit kolal komnyeeee mayatak

Pichaini kokebar muren murenyaaat agenge neindaiii sanisheek kora kokebar kerenganik ap piik chemitei yonitet yuuu

Pichaini ko kobor chaik, Chaik ii, chego iyoe bogo chumugoso, yon kagochumukoso chego inde beek che ome ok inde machanik ak inde sugaruk. Ak kityo yon koinde ibakagte tor kochumukoso icheget chaik. Ye kagochumukoso iromu ak ichukchukan ak inde gombet.

Oletotaii chitoo alechini piasik komiteii chekararanen nea akalenjiii nyooon amutin taban anetin. olekichoptaiii AK.olekipalundaii piasiik chutok

Ng'omnotet nomokyinike Yoon kosich lakwet teta konetaa ko obir ng'okto kostoke Nebo oeng ko aket tukaa alak simoluj arwet nekikisiche.

En pichaini ko kobor mureniot akeng'e nekanam inendet artet artani ko kosilee kosto tukukyik sikomuch artani koner, imuch ko kwaan kochang'a en borto komotokomuje koner alaan kwomis alaan kwendot amuun koran konyikis.

Boishetab chobetab mursik ko kararan en kokwet amun mursik ingechob ii: komutu biik kibangenge, ak komut kalyet si keyei tugul. Boishetab mursik kora ko toreti konet lagok che mengech ele kichobto mursik che kororon che onyiny. Boishetab mursik kora en kokwet kotoreti amun mursik koibu kimnatet neo en bik asi komuch koyai kasishek icheget.

Chobetab bendo, bendo kindo soburiet maa, ak kinde soburiet ak beek ak kebagagta taa korur. Yon kagorur, itilji nyanyik, ketunguik, ak iteshi icheget chumbik, ak inde maa, ak ii gorgoren ak iteshi beek che tuten ak ibagach icheget tor koruryo, yon kagoruryo isutu.

Pichait koboru sotonok tisap che kabangan en konait, sotonok chuton ko koen che kororon ako tenden chekororon chego kenab ak kinde madoadoa ichegen sotonok chuton komiten komiten kindo mursik ,ye kakinde mursik kebakta en kasartab butusiek somok agoi angwan kochobok mursik ak kee icheket.

Tuguk chemile biik cheokere ne pichaini ko, ng'ororek che miten, ng'ororek che lelach ang'wan chemiten koame kartasishek ak amitwogik che kagilakta. Ng'ororechuto ko angot koam karatsisheju komuch koib mianwogik en borwekwag.

Tuguk chemile biik cheogere ne pichaini ko karit. Karini kogokinde mesishek; bandek che tomokoyomnyo. Koginde ak ketik ago kagonde soiti bagomong'unen. Karini ko kagonyi bagorat en barak. Ago butit ko kagomong. Chichi ko mongen kot komuche koget karinito.

Boishetab yenyetab teta konyolu kisub tuguk che chang, ne tai: konyolu kotil chito ne tilil eut ak ne tilil asi moib inendet minawogik. Nebo oeng kora konyolu yon kagetil, keng'ob en barak ak ityo kebiman kele koib noton. Nebo somok kora, ko teta ne kagitil konyolu kogotili kogomye komakomyoni.

Bandiat yon kibele, konyolu kebel en ming'inotet neo. Ne tai komuch bandiani koloch agolal. Nebo oeng bandiat, konyolu bandiat ne kibele ko netogokararan ne kotomkosich tiong'ik alak tugul.

En koroi nochome, ko ice amune asiachome ice nebo barak. Ice nebo barak achame amun chomu sugaruk! Ago kora konyumnyum inendet kyam amun moime biik ago motinye sugaruk che chang. Ak kora nkyam ii ko soft oh anyin soiti.

Bo komonut kapsaa kerib artet eng' gaa, amu ne tai, artani komuch koi. Ko yekakoi, imuche ialde chito akisich rabinik. Nebo aeng' kora, komuche artani keui. Yeakakoui, koimuch ieny koib amitwogik yamiten taek, anan ieny akialde pendo.

Eng koroi achame sup nenyinet, so chome sup nenyinet ko amun netai, juice ichu kwanyiny, logoiyat inendet komuche kora koter borta en mionwogik che chang ak che chang.

En pichaini ko kobor banyek, banyek somok chekokistoen icheket borto en ichechu ko kobor kelee ko ortok somok chekotuen amun kotinye akee metit alak kotom ketil ichek kokisto kityok kabainywan otokobendi korotik chekakonyi ngweny.

Icheju ko logoekab timin en kila angadan alak kotam kemine. Icheju koyon kokururyo kutuekitun anan kobiriregitun kabisa, keibe kobwa go ak kiba kegonor en ele kaitit. Kora tuguchu kumuch yon kogoruryo, imuch ituotui komong supu ak iyee anan iam ko mugulen.

En pichaini ko koibor mbar. Mbar inendet ne kolal amun kong'et ketik che mengech che mengech en taa yuno kora koburo lorit karit inendet neyone kotokinge ireyu mbar ele kolal

Ndoger boisioni ogere ngamionik che chang, che icheget ko kobar melelda, miten chito ne kabal ak inee keringet kochengin beek tamanan kotoret ngamiosheju konaga beek. Inendet kogorom beek en keringet ne kabal inendet asi korom beek che choto che tuten ak konaga ngamionichuto.

Komonut kerib eik iman en kokwenyon amun eik ii komotekeni kasarta neo koechegitun ak kyalda. Ye kerialde isich chepkondok che toretenge. Kora eik ii imuch kora ye kagochang'a ialde ak kityo ialde bendonyin ak ibealde ne hoteli isiche rabinik.

En pichaini ko koibor kererut, mi oinet ne bune beek. En taban taban ii komiten tuguk che nyolilen, en ng'weny ii ko beek che tuien che kenendo icheget beek.

Boisioni achame amun, toreti icheget yon kagoruryo kyam ak koik ing'wek kotoretin yon ishorore. Kora ko yan chanag imuche ialde ak isich chepkondok en ndonyo. Kit ne momochen tuguchu komuche koib mianwogik amun roisi konam isirek logoechuton en mbar.

Kasitab laetab tukuk koba lorit komuche inyoru challenges chechang, netai kengete amu nyikisen, nebo aeng komurite piik kabisa komuritun ingoraik, nebo somok kora, imuche iumian ye kwerin ak kobwa korotik aran komong moet.

Chito yon moche inet akobo minetab ketik icheng'e tenderek ak kibas ak indee eletwon for arawet totun koruryo, yon koruryo en arawet akeng'e itutu ak kinde kinuok cheterter tukukab sementi alaan ko kikabushek yekokoechekitun ialde.